Magetha ma mbembe mwaka mũhĩtũkũ wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na inya nĩ mathiire thĩ ũkĩringithania na magetha ma mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na ithatũ, kuona mwaka mũhĩtũku arĩmĩ makorirwo makĩgetha ngũnia mirioni mĩrongo ĩna na igĩrĩ, ũkĩringithania na mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na ithatu kũrĩa arĩmi makorirwo makĩgetha ngũnia mirioni mĩrongo ĩrĩ na inya. Maũndũ maya macũngĩrĩirio nĩ maũndũ matiganĩte, ta waagi wabataraitha ya raithi kũrĩ arĩmi, na rĩrĩa yonekire ĩgĩkorwo nĩ bataraitha ĩtakinyanĩire ĩkĩro. Oho, kwaga kwa mbura thĩiniĩ wa kĩmera kĩa mbura ndaihu nĩ gwacungĩrĩirie kũnyiha kwa magetha kũrĩ arĩmi, na rĩrĩa mbura ya mwaka , ya kĩmera kĩnene yokire, mbura ĩyo ĩgĩũka ĩcereirwo, ũndũ ũrĩa watũmire mbembe cikũre na njĩra ya kwĩgucia, ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie gũkorwo na magetha manini thoko-inĩ.

Kũgĩa na endia thĩiniĩ wa biacara yaku nĩgũcũngagĩrĩria wendia wa indo ũkorwo wĩ wa igũrũ, kuona endia nĩmakoragwo na ũguni mũingĩ harĩ agũri. Wambere rĩrĩa wĩna endia nĩmahotaga gũkorwo magĩta andũ arĩa marahĩtũka nĩguo makorwo makĩmenya nĩkĩĩ ũrendia, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria andũ aingĩ kũingĩra thĩiniĩ wa nduka yaku kana harĩa ũrenderia indo. Wakerĩ nĩatĩ endia aya nĩmakoragwo makĩhota gũtarĩria mũgũri ũhoro wĩgiĩ kĩrĩa mũrendia, o ũndũ ũmwe makamũcokeria ciugo ciũria iria mũndũ ũcio angĩkorwo enacio, ũndũ ũrĩa ũtigagĩrĩra nĩwambatia mĩeke ya mũgũri gũkorwo akĩgũra kĩndũ kĩrĩa ũrendia. Wagaatũ nĩatĩ, nĩũndũ wa macindano gatagatĩ ka endia aya, o mũndũ nĩatigagĩrĩra atĩ nĩakorwo akĩhe ũtungata agũri arĩa moka thĩiniĩ wa nduka ĩyo ũrĩa wagĩrĩire, nĩguo gũtigĩrĩra o mũndũ nĩakorwo akiuga nĩendirie. Na, wa kana rĩrĩa mũgũri aingĩra thĩiniĩ wa nduka na akorwo agĩtungatĩrwo na njĩra njega, ũhũthia ũhũthũ wa kũgũra kĩndũ nĩũkoragwo wĩho ũndũ ũrĩa wambatagĩria ũgũri wa indo thĩiniĩ wa biacara.

Tekinoronjĩ nĩ ĩnyitĩte itemi inene mũno thĩinĩ wa irathi cia kĩrĩu, kuona rĩrĩa arimũ marathomithia thikũ ici to nginya mwarimũ akorwo akĩandĩka thĩinĩ wa blackboard no noahote gũkorwo akĩhũthĩra mũtambo wa projector, ũrĩa ũmũteithagĩrĩria gũthomithia ciana na ũrĩa ũkoretwo ũkĩhũthia mathomo, kuona mũtambo ũyũ no ũkorwo ũkĩonia ciana mbica o ũndũmwe na thenema ciĩgie maũndũ marĩa marathoma, ũndũ ũrĩa ũteithagĩrĩria ciana icio gũkorwo ikĩthoma na njĩra hũthũ maũndũ megiĩ mũno makĩria kothi cia moko, tondũ thenema ici nĩikoragwo ikĩmatarĩria ikinya gwa ikinya ũrĩa mawĩra maya mathiyaga, mũgarũ na hau ga tene ũrĩa mũrutwo akoragwo no athomire mabukuinĩ na anyite na hakiri acoke athiĩ akagererie nja. Ũndũ ũngĩ tekinoronjĩ ĩteithĩtie naguo nĩ atĩ rĩu arutwo to nginya makue mabuku hĩndĩ ĩrĩa marathiĩ thĩinĩ wa kĩrathi, no nomakorwo magĩkua thimũ cia smartphone kana tablet na gũkorwo na gũkorwo magĩthoma mabuku thĩinĩ wa thimũ ici ũndũ ũrĩa ũhũthĩtie mathomo na ũgatũma mathomo makorwo na cama.

Tekinorojĩ nĩ ĩteithĩtie na njĩra nene harĩ kwagĩrithia maumĩrĩra ma gĩthomo gĩakwa, mũno makĩria rĩrĩa ndĩreka tabarĩra cia thukuru kana project , kuona mũgarũ na hau gatene harĩa mũndũ no nginya angĩakorirwo agĩikara thĩini wa nyũmba iria cigagwo mabuku kana library nĩgwo gũkorwo agĩĩka ũthuthuria ũndũ ũmwe na ũtwĩria nĩgwo arĩkie tabarĩra yake, thikũ ici ũrabatara tu gũikara thĩ na macini yaku ya laptop na ũkorwo ũkĩona mabuku marĩa mothe ũrabatara gũthoma na njĩra nguhĩ na njĩra ya na ihenya , ndeto ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhotithia gũkorwo ngĩrĩkia tabarĩra ciakwa na ihenya, ũguni ũngĩ wa tekinorojĩ nĩ atĩ, mũndũ no ahote gũkorwo agĩetha app na agekĩra thĩiniĩ wa thimũ yake ya smartphone iria ciĩna mabuku marĩa ũbatiĩ nĩ gũkorwo ũgĩthoma, ndeto ĩrĩa itigagĩrĩra ndũnatinda utitikanĩtie mabuku ma gũthoma, no nĩ wakorwo ũkĩmathoma thĩiniĩ wa thimũ yaku handũ hothe ũrĩ, nginya rĩrĩa ũrakorwo ũgĩthiĩ thabarĩ ,ũndũ ũngĩ ũteithĩtie wa tekinorojĩ nĩ atĩ rĩrĩa mũndũ arathoma, nĩ ahotaga gũkorwo akĩringithania mandĩko o ũndũ ũmwe na mabuku matiganĩte na njĩra na ihenya , kũhĩtũkĩra thimũ kana kũhĩtũkĩra macini yake ya laptop ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũkĩmũhũthĩria mahinda ma gũthoma mũgarũ na hau gatene.

Gũkorwo na wĩyathi wa ũtonga thĩinĩ wa Kenya o ũndũ ũmwe nathĩ yothe, nĩ kũrehete ũguni mũnene mũno makĩrĩa he mũrĩmi wa kenya, kuona ndeto ĩyo nĩ mũhingũrĩire thoko atangĩonire korwo gũtikoragwo na wĩyathi ũyũ, kwa mũhano arĩmi a mĩciri, arĩmi amahũwa, arĩmi a ĩndo itiganĩte, iria ithũkaga naihenya, nĩ makorirwo makĩhingũrĩrwo thoko thĩinĩ wa bũrũri wa rũraya, o ũndũ ũmwe na bũrũri wa America, ũndũ ũrĩa ũho ũmahotithĩtie o gũkoragwo magĩtwara indo ciao kũu, na gũkorwo makĩmatha mathogora mega, marĩa mamateithĩtie harĩ gũtwarithia mũtũrĩre wao wa o mũthenya, oho gũkorwo na wĩyathĩ ũyũ, nĩ gũteithĩtie makambuni kuuma nja ya bũrũri makorwo makĩigithia gũkũ bũrũri-inĩ, ũndũ ũrĩa ũteithĩtie, na ũkarehe tekinoronjĩ njerũ thĩinĩ wa ũrĩmi, ũndũ ũrĩa ũteithĩtie ũrĩmi wa gũkũ bũrũri-inĩ, na gũtigĩrĩra nĩ wagacĩra, oho ndeto ĩyo nĩ tũmĩte gũkorwo na kambuni nyingĩ ciambĩrĩirie na ikahe Kenya mawĩra, magũtwara indo nanja, o ũndũ ũmwe, na ciagũthondeka indo itiganĩte, ta ndawa cia tũtambi na indo ingĩ nyingĩ.

Mũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ na gĩcigo gĩakwa no anyite itemi harĩ gũthondeka thogora wa indo cia ũrĩmi atekũmenya kana akĩmenyaga , kuona gũkũ bũrũri-inĩ nĩ gũkoragwo na wĩyathi wa thoko, ũndũ ũrĩa ũtũmaga thoko ĩkorwo ĩkĩuga ũrĩa mũrĩmi agũkorwo akĩendia indo ciake , kwa mũhano rĩrĩa arĩmi marĩma indo ihianaine na ciakũranĩra hamwe na ciekora thĩiniĩ wa thoko kahinda-inĩ kamwe, thogora wa indo icio nĩ ũthiaga thĩ na kũima mũrĩmi thogora mwega wa ũrĩa angĩkorwo angĩenda kwendia indo ciake, no rĩrĩa arĩmi kana mũrĩmi ekora na indo itarĩ nyingĩ thĩiniĩ wa thoko, hau nĩ ahotaga gũkorwo akĩendia indo ciake na thogora ũrĩa wagĩrĩire kana na thogora ũrĩa angĩenda , nĩgwo gwĩka ũũ mũrĩmi no nginya akorwo akĩhũthĩra ũgĩ wa kĩrĩu nĩgwo kũmenya rĩrĩa kĩndũ kĩna gĩtagakorwo gĩ kĩingĩ , nĩgwo gũtigĩrĩra we nĩ akorwo akĩrĩma kĩndũ nĩgwo gũtigĩrĩra atĩ kahinda karĩa kĩndũ kĩu gĩtagakorwo gĩ kĩingĩ thĩiniĩ wa thoko , nĩgwo agakorwo agĩgĩtwara thoko, na njĩra ĩyo no ahote gũtigĩrĩra nĩ ahota gũthondeka thogora wake na endia kĩndũ kĩu na thogora ũrĩa akwenda, ũndũ ũrĩa ũngĩteithia we harĩ gũtigĩrĩra nĩ akorwo akĩona ũguni mũnene thĩiniĩ wa ũrĩmi wake.

Rĩrĩa mũrĩmi acera thĩiniĩ wa irũrũngano cia maũndũ megiĩ ũrĩmi, nĩ akoragwo agĩthoma maũndũ maingĩ na agakorwo akĩmatha ũgĩ wĩgiĩ ũrĩmi , kwa mũhano rĩrĩa mũrĩmi ekinyia kũrĩa kwĩna irũrũngano ici ,nĩ akoragwo agĩcemania na arĩmi arĩa makoragwo makĩrĩma indo ta iria we arĩmaga , na magakorwo magĩcenjania ũgĩ wa ũrĩa arĩmi arĩa angĩ makoragwo magĩtiria kumana na mathĩna marĩa makoragwo makĩmagũmĩra, o ho thĩiniĩ wa irũrũngano ici , nĩ gũkoragwo na makambũni marĩa makoragwo magĩthondeka indo cia mũgũnda harĩa mũrĩmi akoragwo na kanya ga kwonio ũrĩa indo icio iraruta wĩra , na ũrĩa ingĩkorwo ikĩhũthia ũrĩmi wake , nake gũkorwo na kanya ga kũmenya ũrĩa ingĩkorwo ikĩmũteithia, o ho thĩiniĩ wa irũrũngano ici mũrĩmi no onaga thoko ya indo ciake , nĩ amu nĩgũkoragwo na andũ na kambũni ikoragwo ciũkĩte thĩiniĩ wa irũrũngano ici ikĩenda kũmatha kũrĩa ingĩkorwo ikĩruta indo iria ikoragwo ikĩhũthĩra thĩiniĩ wa iganda cia cio, o ũndũ ũmwe na endia arĩa makoragwo magĩbatara indo iria mũrĩmi ena cio , ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũhũthũ kũnyitana na andũ aya rĩrĩa mũrĩmi akorwo agĩkinyia thĩiniĩ wa irũrũngano ta icio.

Moguni nĩ maingĩ maimanaga na kũmatha gĩthomo, kũhetũkĩra mũtambo wa intaneti, wa mbere nĩ atĩ, nĩ ũkoragwo ũkĩmatha ũgĩ ũyũ kana mathoma maya gwa kahinda ka gakuhĩ, ũndũ ũrĩa ũtigagĩrĩra ndũnakorwo ũgĩte mathaa maingĩ ũkĩringithania na mabuku, ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũkĩoya mathaa maingĩ, wa kerĩ, nĩ atĩ nĩ ũhotaga gũkorwo ũkĩmatha ũgĩ kuuma kũrĩ andũ aingĩ, na kũmaringithania na kũmenya nĩkĩhonia kĩrĩkũ kĩega harĩwe kana gĩa thĩna ũrĩa ũretha, ũndũ ũrĩa ũtigagĩrĩra nĩ wakorwo ũkĩona kĩhonia gĩakĩrĩu gĩtarĩ kĩhetũke nĩ mahinda, mũgaro na na angĩkorwo nĩ mabuku ũrathoma, ũndũ ũrĩa koraga wĩna ũgĩ wanakũu gatene, ũndũ ũngĩ nĩ atĩ, mĩtambo ya intaneti nĩ tigagĩrĩra atĩ ũgĩ ũyũ, kana mathomo marĩa mekũu, nĩ makorwo makĩerũhio o mũthenya kwa o mũthenya, ndeto ĩrĩa ĩtigagĩrĩra atĩ ũgĩ ũrĩa ũramatha kũu, nĩ wa kĩrĩu, na nĩ mwagĩrĩru gwa kahinda karĩa ũraũmatha.

Tekinorojĩ nĩ ĩteithĩtie andũ gũkinyĩra gĩthomo na njĩra nene mũno , kuona kwambĩrĩria ngathĩ ĩrĩa nini nginya ngathĩ ĩrĩa nene mũno ya mathomo , ndukũ ici no nginyagia mũndũ akorwo akĩhũthĩra tekinorojĩ , wa mbere rĩrĩa ciana ireruta gũthoma na ireruta kwaria, ndukũ ici makoragwo magĩthoma na maũndũ marĩa marakorwo makĩrorera thĩiniĩ wa tereviceni , o ũndũ ũmwe na thimũ iria makoragwo magũrĩirwo, iria ikoragwo ikĩmateithia gũkorwo makĩaria o ũndũ ũmwe na gũthoma ndemwa, rĩrĩa ciana ciaingĩra thĩiniĩ wa thukuru , nĩ igũrĩirwo thimũ cia smart phone o ũndũ ũmwe na tablet , kũrĩa marakorwo magĩthoma mabuku rĩrĩa mainũka kuma thukuru, ona arĩa angĩ magekora marahũthĩra tablet o ũndũ ũmwe na smart phones thĩiniĩ wa thukuru harĩ mathomo mao, wathiĩ thĩiniĩ wa mayunivasĩtĩ o ũndũ ũmwe na korĩnji , thikũ ici nĩ hinya mũno ũkore mũrutwo atarĩ na laptop iria makoragwo makĩhũthĩra thĩiniĩ wa mathomo mao, nĩgwo gũtigĩrĩra nĩmarĩkia tabarĩra iria makorwo makĩheo nĩ arutani ao, ona gũtigĩrĩra nĩmakorwo makĩruta wĩra ũrĩa maheo nĩ arutani ao rĩrĩa mainũka, oho andũ arĩa makoretwo makĩrĩkia mathomo na nĩ marenda gũthiĩ na mbere na mathomo mao, nĩmakoragwo magĩthoma mathomo kũhĩtũkĩra rũrenda-inĩ , o harĩa mũndũ arĩ na mathaa marĩa atarĩ wĩra ndeto ĩyo ĩkagacĩria mathomo na njĩra nene.

Nĩ motungata maingĩ makoragwo makĩheanwo thĩiniĩ wa wabici cia Huduma Centre gũkũ bũrũri-inĩ, kwa mũhano angĩkorwo nĩ ũrenda kwambĩrĩria biacara na nĩ ũrenda gũkorwo ũgĩetha rĩtwa rĩrĩa rĩagĩrĩire biacara yaku, no ũthiĩ thĩiniĩ wa wabici ici na ũkorwo ũgĩteithĩrĩrio gwetha rĩtwa , oho thĩiniĩ wa kaunti ĩmwe Huduma Centre nĩ maheanaga marua ma biacara na oho gũtigĩrĩra atĩ nĩ wakorwo ũkĩihũria kana wĩ mũrĩhi wa magoti , o ũndũ ũmwe na kũheo marua marĩa maronania nĩ ũrĩhaga igoti, oho thĩiniĩ wa wabici ici , no ũkorwo ũkĩmatha motungata ma kũheo marua rĩrĩa waciarirwo, marua makuonania mũndũ nĩ akorirwo agĩkua o ũndũ ũmwe na marua makwonania atĩ we wĩ thĩiniĩ wa kĩhiko, motungata mangĩ makoragwo makĩheanwo thĩiniĩ wa Huduma Centre nĩ hamwe na gũkorwo ũkĩheo marua ma kwonania nĩ wakorirwo ũgĩte gĩbandĩ gĩaku , kana marua maku makwonania wĩ mũkenya, na oho no ũkorwo ũkĩheo motungata mangĩ matiganĩte .

Atumia kaingĩ na kaingĩ nĩ makoragwo magĩũka hamwe, na gũkorwo makĩambĩrĩria ikundi, harĩa makoragwo makĩruta mbeca na kũigithia mbeca iria icokaga ikaheyo o mũmemba kahinda o kahinda, kũringana na ũrĩa mũrutĩte mbeca, ũguni ũrĩa mũnene ũkoragwo thĩinĩ wa ikundi ici, nĩ atĩ, atumia aya nĩ mahota gukoragwo nĩ mahotaga gũkorwo makĩheyana ngombo, ngombo iria ikoragwo cicia njahĩrĩra cia aah cia ciathĩ, ikĩringithanio na makambuni marĩa maheyanaga mbeca gũkũ bũrũri-inĩ, Sacco, kana mabengi, marĩa makoragwo makĩheyana mbeca na njahĩrĩra nene, mũgarũ na mbeca iria ikoragwo ikĩheyanwo nĩ ikundi ici cia tumia, iria ite itigagĩrĩra atĩ mũtumia nĩona mbeca nyingĩ angĩkorwo akĩambĩrĩria biacara aingĩ nayo, na gũkorwo akĩ akĩrĩ na wĩyathi wa mbeca.

Ũnyitanĩri wa mwarimũ o ũndũ ũmwe na mũciari nĩ kĩndũ gĩa bata mũno hemathomo ma mwana. Tondũ aya erĩ nĩo makoragwo magĩikara na mwana ũyũ gwa kahinda karĩa karaihu. Wambere, mũciari nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra mwana nĩ arakorwo agĩthiĩ thukuru gwa kahinda karĩa kagĩrĩire, na nĩ akorwo akĩrĩhĩrwo marĩhi nĩguo ndakanakorwo atĩ, hena mũthenya ona ũmwe agakorwo akĩaga mathomo. Nake mwarimũ nĩabatiĩ kũruta wĩra wake na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mwana nĩ athoma thĩinĩ wa rĩera rĩrĩa rĩagĩrĩire. Oho, mwarimũ nĩabatiĩ gũtigĩrĩra atĩ, rĩrĩa ahe mwana wĩra wa kũinũka naguo athiĩ agathomere mũciĩ, mbere mũciĩ nĩakorwo akĩaranĩria na mũciari nĩguo gũtigĩrĩra atĩ, mũciari ũcio nĩ ateithĩrĩria mwana gũthoma rĩrĩa memuciĩ. Nĩguo mũciari akorwo akĩmenya nĩha mwana ataranyita, na nĩha aranyita wega. Oho mũciari na mũrutani nĩmabatiĩ gũikara thĩ na kũmenya nĩ ũhoti ũrĩkũ mwana enagwo, either wa mathomo kana thĩinĩ wa mathako kana taranda, nĩguo gũtigĩrĩra nĩmakorwo makĩmenya nĩ mathomo marĩkũ mwana ũcio angĩthoma thĩinĩ wa mũtaratara wa CBC, nĩguo agakorwo akĩgunĩka thĩinĩ wa mũtũrĩre wake, kana nĩ kĩheyo kĩrĩkũ kĩngĩ angĩkorwo agĩgĩkĩrĩra nĩguo gũtigĩrĩra nĩkĩamũteithia thĩinĩ wa mũtũrĩre wake.

Thutha wa thogora wa irio cia ngũkũ gũkorwo ũkĩambatĩra na gĩkĩro kĩnene, arĩmi rĩu nĩ mathingĩrĩirio gũkorwo makĩthugunda njĩra njerũ cia gũkorwo makĩhe ngũkũ ciao irio, na kwamũhano arĩmi nĩ makoretwo makĩhe ngũkũ ciao mĩmera ta thibinanji, thũkũma, o ũndũ ũmwe na terere, indo iria ikoragwo igĩteithia ngũkũ na gĩkĩro kĩnene gĩa vitamins oho arĩmi nĩ makoretwo makĩoya makoro ma mĩanga, o ũndũ ũmwe na waru mũthemba wa chips magaciũmithia, na magacicoka gũthĩya, iria onacio ikoragwo igĩteithĩrĩria na kũhe ngũkũ hinya o ũndũ ũmwe na gũcioteithĩrĩrfia na vitamins, arĩmi arĩa nao mehotete, nĩ makoretwo makĩrĩthia igunyũ, iria makoretwo makĩhe ngũkũ ici, na iria ikoragwo na gĩkĩro kĩa igũrũ kĩa proteins, iria ikoretwo igĩteithia ngũkũ, o ũndũ ũmwe arĩmi nĩ makoretwo magĩ magĩkũria kĩndũ kĩoĩkaine ta Azora, kĩrĩa onakĩo gĩkoretwo gĩgĩteithĩrĩria arĩmi a ngũkũ arĩ kũhe ngũkũ ciao irio, oho arĩmi nĩ makoretwo magĩtukania mĩthemba ĩtiganĩte ya irio nĩguo gũtigĩrĩra ngũkũ ciao itinaga gĩakũrĩa.

Thirikari nĩyakorirwo ĩkĩoya motungata matiganĩte kuma honge-inĩ ciayo na makorwo magĩtwarwo thĩiniĩ wa website kana rũrenda rũmwe rũrĩa rũĩkaine ta e-citizen, harĩa mũkenya akoragwo akĩamũkĩra motungata maingĩ. Mamwe ma motungata maya nĩ ta kũheyo marũa ma kuonania rĩrĩa waciarirwo, kũheo marũa ma kuonania mũndũ nĩakuire, gũkorwo na kanya ga gwetha rĩtwa rĩrĩa ũrenda gwĩta biacara yaku ũndũ ũmwe na kũrĩigithia, kwandĩkithia rĩtwa rĩa kamboni yaku, gũkorwo ũgĩikia ihoya rĩa gũkorwo ũkĩheyo passport yaku ya bũrũri, gũkorwo ũkĩheyo ũtungata wa kuona Visa gũkũ bũrũrinĩ. O ũndũmwe angĩkorwo nĩ ũrenda motungata ma mũgũnda no ũkorwo ũgĩthiĩ gwetha mĩgũnda thĩinĩ wa rũrenda rũrũ, angĩkorwo nĩ ũrenda gũcenjia mũgũnda kuma he mũndũ ũmwe nginya harĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ ona kana ngari no ũkorwo ũgĩthiĩ thĩiniĩ wa rũrenda rũrũ na ũkorwo ũkĩheyo motungata macio.

Nĩguo gũkorwo na mwonere mwega wa maũndũ mathĩ, nonginya ũkorwo wĩ wĩna ũgĩ, na ũgĩ ũyũ ũmathagwo na njĩra nyingĩ, na mũno makĩria no nginya ũthome, nĩguo ũkorwo na ũgĩ wa maũndũ na indo itiganĩte, niĩ kaũndũ karĩa njĩkaga nĩ gũtigarĩra nĩ ndathoma, na nĩ gũthoma ũkĩrĩa gĩothe ndathota gũkorwo ngĩona, kwambĩrĩrĩa mabuku, kwambĩ gũthiĩ ngina ngathĩti, gũthoma nginya kũrĩa nenda-inĩ nĩguo gũtigĩrĩra ũgĩ wakwa na meciria makwa nĩ mandandũka, nĩ amu rĩrĩa ndahota gũkorwo ngĩka ũũ, nĩ ngoragwo na mwĩcirĩrie mwega, o ũndũ ũmwe na mwonere wa maũndũ ũtiganĩte, o ũndũ ũmwe na mwandandũku na ngahota gũkorwo ngĩona maũndũ na njĩra nene, ũndũ ũrĩa ũteithagĩrĩria thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa wa o mũthenya, harĩ gũkorwo ngĩnina mathĩna marĩa mangũmĩire, na makagũmĩra andũ arĩa angĩ, o ũndũ ũmwe na gũkorwo ngĩheana anja kũrĩa andũ arĩa angĩ mangĩkorwo makĩritũhĩrwo.

Thirikari nĩyakorirwo ĩgĩkĩra motungata mayo thĩinĩ wa rũrenda. Nanĩguo ũkorwo ũkĩmatha nakũheyo motungata maya, nonginya ũkorwo ũkĩrĩhĩra, na Till namba kana na Pay-Bill. Niĩ hakwa kĩũmbe ngoragwo ngĩrĩha motungata maya na M-pesa, nĩũndũ wa itũmi itiganĩte. Gĩtũmi kĩambere nĩatĩ, M-pesa no ũhote gũkorwo ũkĩrĩha nayo oharĩa ũrĩ, kana wĩwĩrainĩ, kana wĩmũciĩ, no ũhote gũkorwo ũkĩrĩha motungata maya mathaa mothe mĩrongo ĩrĩ na mana ma mũthenya. Ũndũ, ũngĩ nĩ atĩ, ũkĩhũthĩra M-pesa nĩ ũkoragwo wĩna ũgitĩri ũrĩa wagĩrĩire kwona nowe ũkoragwo ũĩ namba yaku ya thiri kana PIN, ũkĩringithania na kandi cia bengi iria maita maingĩ ikoragwo ikĩiywo ũgĩ wacio nĩ karĩa nĩme na magakorwo makĩiya mbeca ciaku. Na oho kĩrĩa ũrabatara nĩguo ũkorwo ũkĩhũthĩra motungata maya na M-pesa, no mbeca nini thĩinĩ wa thimũ yaku, mũgarũ na maũndũ marĩa marabatarĩka nĩguo ũkĩrĩha ũgakorwo ũkĩrĩha na kandi. Nĩamu nonginya ũkorwo ũgĩthiĩ nginya bengi yaku nokorwo ũgĩkĩra mbeca nĩguo ũhote gũkorwo ũkĩhũthĩra kandi yaku ya bengi.

Rũhonge rwa gĩthomo nĩ rũteithĩkĩte na itĩna rĩnene mũno. Twoka nĩ kũmatha ũgĩ na gũtigĩrĩra gĩthomo nĩ kĩahũtha. Arimũ nomahote gũkorwo makĩhũthĩra tekinoronjĩ gũtũma gũkorwo na ũnyitanĩri mwega, kwa mũhano, arimũ momakorwo makĩhũthĩra thenema magĩthomithia ciana. Nĩguo gũtigĩrĩra ciana nĩcianyita maũndũ marĩa cirathoma. Kwonania ũthuthuria nĩ wonanĩtie atĩa, rĩrĩa mũndũ ona ũndũ kũhetũkĩra maitho make, ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo ũkĩrikĩra hakiri-inĩ, ũndũ ũrĩa ũtũmaga ndakariganĩrwo nĩ kĩrĩa ona. Oho, arimũ mangĩhũthĩra thenema, nomakorwo magĩbundithia mabuku marĩa makoragwo magĩthomwo, thuku moĩkaine ta set book, harĩ kwonania mĩthako ĩyo ya ngerekano, ũndũ ũrĩa ũngĩteithĩrĩria arutwo na njĩra nene harĩ kũnyita maũndũ marĩa mĩthako ĩyo ĩkoragwo ĩgĩthomithia. Oho, twana tũnini tũrĩa tũreruta gũtamũka ciugo, tũgĩthomithio gũtamũka ciugo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kũhĩtũkĩra bindio iria cioneka kũhetũkĩra mũtambo-inĩ wa YouTube. Nĩguo gũtigĩrĩra ciana icio nĩ ciatamũka ciugo icio na njĩra njega.

Tekinoronjĩ nĩ gũteithia na njĩra nene angĩkorwo mathukuru o ũndũ ũmwe narutani, nĩ megũkorwo makĩywokia ũgĩ wa kĩrĩu, nĩ gũkorwo magĩtwarithia nambere mathomo, kwa mũhano, angĩkorwo mathukuru mothe nĩ marĩkoragwo makĩhũthĩra mĩtambo ya Projector gũthomithia andũ, handũ ha kwandĩka mbũndinĩ, ciana o ũndũ ũmwe na arutani nĩ megukorwo meheretio hatĩka-inĩ ya mĩrimũ ĩrĩa ĩramanyitaga ya maitho o ũndũ ũmwe na njĩra ya kũhuhia, kuumana na rũkũngũ rũrĩa rũrakoragwo rũkiumana na na nacoka ũrĩa arimũ mahũthagĩra kwandĩka thĩinĩ wa mbũndi ici, iria ĩrathumbũraga na ikahe arimũ, o ũndũ ũmwe na arutwo, thĩna wa maitho, o ũndũ ũmwe na wa kũhuhia, nao arutwo, no makorwo makĩgunĩka na njĩra nene, ongĩkorwo thirikari nĩ ĩkũywokia mĩtaratara mĩerũ ya gũthnomithia ta ciana gũkoragwo igĩkuwa thimũ cia Smart Phone, kana Tablet, kuona ciana nĩ irathũkĩte mĩgongo, nĩ gũtindaga ititikĩte mĩhuko ĩhũrĩte mabuku, no rĩu no makorwo makĩhonokio kuuma gwĩthĩna ũcio.

Kwĩna ũguni mũnene mũno makĩria ũngĩkorwo akĩoneka angĩkorwo mathomo no makorwo magĩtabanĩrio mĩtambo-inĩ ya intaneti, handũ hagũkorwo arutwo magĩthiĩ kĩrathi, wega na ũguni wa mbere nĩ atĩ, ndeto ĩno no ĩkorwo ĩkĩhe arutwo kahinda kega gagukoragwo magĩikara na aciari ao, kuona ndukũ ici, makoragwo makiuma mũciĩ kĩroko gĩa tene, na magacoka macereirwo, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria o kwaga gũkorwo na kahinda kega, na ndũgũ njega na aciari, oho gĩthomo kĩa intaneti no kĩehererie aciari mũrigo wagũkorwo makĩgũra mabuku, o mwe e mabuku, nondũ ũmwe na kũrĩha bithi, mbeca iria mangĩkorwo makĩhũthĩra na ũndũ ũngĩ wa gũkũria ũtonga wa bamĩrĩ, na kũhe bamĩrĩ icio wĩyathi wa mbeca, thirikari onayo no ĩkorwo ĩkĩgunĩka na mũtaratara ũyũ, kuona nĩkoragwo ĩkĩhũthĩra mbeca nyingĩ harĩ o mũrutwo, mbeca iria ingĩkorwo igĩtwarwo thĩinĩ wa mabataro mangĩ ma bũrũri, nĩguo gũteithia bũrũri gũthiĩ na mbere.

Kũrĩ mwakainĩ wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na ithathatũ thirikari ya Kenya nĩyakorirwo ĩkĩnyagia makĩria ma laptop o ũndũmwe na thimũ cia smartphone makĩria ma mirioni ĩmwe kũrĩ mathukuru ma mũingĩ matiganĩte gũkũ bũrũrinĩ, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ arutwo nĩmahota gũthoma gĩthomo na njĩra ya ndigito. Oho thirikari nĩyambĩrĩirie mũtaratara wa gũtigĩrĩra atĩ thukuru ciothe cia mũingĩ nĩciakorwo ikĩnyitithanio na thitima nĩguo gũtigĩrĩra mĩtambo ĩno makorirwo makĩnyagia nĩyakorwo ĩkĩona mwaki wa kũhũthĩra. Ona kũrĩa gũtakinyĩte thitima thirikari nĩyatigĩrĩire nĩyakorwo ĩgĩkĩra mĩtambo ya sora nĩguo gũtigĩrĩra nĩyateithĩrĩria harĩ gĩthomo gĩkĩ kĩa ndigito. Oho thirikari nĩnyitanĩire na makambũni ta Microsoft o ũndũmwe na Safaricom harĩ gũtwara intaneti ya gĩkĩro kĩa igũrũ thĩinĩ wa mathukuru maya o ũndũmwe na mĩtambo ĩngĩhũthĩka thĩinĩ wa thukuru, nĩguo arutwo makorwo magĩthoma gĩthomo gĩkĩ kĩa ndigito. Na oho thirikari kũhĩtũkĩra mĩnĩstrĩ ya ICT o nayo no ĩrathiĩ na mbere na gũkinyia intaneti kũrĩa ĩtakinyĩte mathukuruinĩ maingĩ ma mũingĩ.

Mĩtaratara ĩrĩ ĩkĩrĩtwo ya kũhotithia githomo gĩa kũhĩtũkĩra intaneti, nĩ ĩteithĩtie mũno arutwo arĩa me mĩena ya icagi-inĩ, kuona rĩu nĩ makoretwo makĩamkĩra mathomo marĩa hau gatere mararĩ na ũritũ wa gukorwo makĩamũkĩra, kwa mũhano, mathomo ta ma science o ũndũ ũmwe na mathabu, marĩa marakoragwo nonyihu wa arutani kũrĩa thukuru-inĩ cia icagi-inĩ, ikĩringithanio na mathukuru ma mataũni, rĩu arutwo no mahote gũkorwo makĩmamkĩra mathomo maya kũhetũkĩra mĩtambo ya intaneti, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩmahe maiganania na rutwo arĩa makoragwo mataoni-inĩ, oho mĩtaratara ĩno nĩcũngĩrĩirie ciana gũkorwo ina bata wa gĩthomo o ũndũ ũmwe na kwenda gĩthomo, kuona rĩrĩa marahũthĩra mĩtambo ta tablet, ciana nĩ ikoragwo cingenu, na nĩ ciendaga gũtinda na na ĩ gũtinda mĩtambo-inĩ ĩyo igĩthoma, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩgacĩrithia maimĩrĩra magĩthomo thĩinĩ wa icagi.

Mamwe ma macukuru marĩa makinyire ngathĩinĩ ya gĩbũrũri thĩinĩ wa macindano ma mwaka ũyũ wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na ithano ma nyĩmbo cia mathukuru na macekondarĩ nĩ hamwe na Kangaru School kuma Embu, Kĩbirigũ Boys kuma kauntĩ ya Nyamira, Tumaini School kuma kauntĩinĩ ya Machakos, Endarasha High School kuma kauntĩinĩ ya Nyĩrĩ, Highway Secondary school kuma kauntĩinĩ ya Nairobi, Kisumu Girls kuma kauntĩinĩ ya Kisumu, St Claire Maragoli Girls kuma kauntĩinĩ ya Vihiga, Alliance Girls kuma kauntĩinĩ ya Kiambu, Maranda High School o ũndũmwe na mathukuru mangĩ maingĩ.